Nĩ getha ũhingũre akaũnti ya bengi ya Kenya nĩ ũrabatara gũkorwo na kĩbandĩ gĩa thirikari ya Kenya, na nĩ ũrabatara ũkorwo na marũa ya KRA Pin, nĩ getha ũhote kũhingũra akaũnti ya bengi ya Kenya.

Nĩ mĩthemba mĩingĩ mũno ya rũgiri ĩrĩa ĩhũthĩkaga mĩgũnda-inĩ kana mĩciĩ-inĩ. Mbere mũndũ no airige muciĩ na thĩgĩngĩ, cĩng’ĩngĩ, na no ũirige muciĩ na mesh wire, na no ũirige na mĩtĩ, na no ũirige na mahũa, na no ũirige na kaiyaba. eeh Nĩ mĩthemba mĩingĩ mũno ĩrĩa ĩhũthĩkaga.

Rĩtwa Oloitoktok rĩra batara kwandĩkwo marũũri-inĩ, barabara-inĩ nĩ ũndũ nĩ rĩtũmaga arĩa matoĩ njĩra ya gũthiĩ Oloitoktok makamenya njĩra ya gũthiĩ kũu. Na mũndũ rĩrĩa arenda gũgĩcera bũrũri-inĩ ũcio wa Oloitoktok ndangĩũra njĩra.

Thirikari cia mũingĩ nĩ ciĩhokeirwo ũrigitani mwega wa ũgima wa mwĩrĩ, cigacooka ikehokerwo gĩthomo kĩega kũrĩ mũingĩ, igacooka ikehokerwo ũgitĩri kũrĩ mũingĩ.